Achame olekakisirta akachame amitwokik chutachu keki kwanyiny makatyiandani kwanyiny mising achame makatyiandani mising amu anyiny achame makatyiandani

Bo komonut kerat nego, ngekei artet, kobiyo ak koet komutai ialde kotindo rabisiek chechang'. Kobonut kekei artet en ilemi suswek ngobit suswek ii kobitu kuam artet moome ng'ung'unyek.

Achame sotek ju .sotek ju kakichope matundek kaking'a matundek sikopit sotek ju kongie kwanyiny naa akokirindoi mnyanwakik chechang'

Akere nego somok chekakeny banye chutachu kokakikartat siniketil kopolepole akealda anyiny pendo ab artet naa

Chu ko sirik ako matundek, matundechu keesto ak ipkiun ak keam. Sirichu kwonyinyen ak keome kiomdo logoekwak kilugui motindo.

Okere lorit ne newendi ogo lorini kobirir metit, ak okere mbaret nemi batai, ok okere pitonin, okere tionginik chetonondos, okere lorit newendi. Lorini kochepchep.

Pakamunut Kebai teta amun ngibai teta inyoru chepkondok chechang cheimuchi ipaisheeee

Akere tulondok ak akakere ainet nekikoyam ainoni makomi bek akakere Kimi ainet yu nguno cham kobalune bik ng'aniek yutokyu ngebalune ng'aniek yutok kealdoi nga'neik chutok akinyoru chepkondok ak ketekse

Ngikol. sirrik chechang komuchi konai. lagook chook chepnlasari Kole siriik lone

Ba kamanut kechop. olemii peeek chetililen peek chetililen kokararan eeng porweek chook peek chesamisem koyacheen Eng porweek chook

Pakamunut Beek amun peek kenyoruu chitugul makyaldai Beek amun nyoru chitugul peek koee Tiga ako nyiru chitugul peek kokila kitu

Ageree sotonik Al agere Chito nikatuch konyek chiik ako sotoni Choo keipchin sigik kochop kokararanitu komnyeee

Ageree piik chechang AK agere susweek. pichu longer susweek suswee chuu kengee sigopit kwam tugaaaa kingeee suswek ako. kiuum sigopit kwam Tuga

Achamin. poishonii amun ngibatishe nigole. olkekol sigopit inyoruu chepkondok chechang ngialde minutik chikekol

Agere ngweek chemitei sandugu orit ngweechuu kealdai akebaishe Eng somanet kora

Ageree pik chemi. kineti. ole kikwangndai sereee murenik.ak.agere ale. mitei. koneti olekikwangdai kot missing

Pa kamanut kekolsaa. ngekol. minutik minutik kotindai korista negararan nekipaishee acheket kot missing

Nii KO matundiat matundianda nii kebale Eng imbar ako kepal. matu Diana nii nikiuni AK.keisto. logoeek.ak kepcheapchei Akeam

Chuu kokakinde ngungunyek chebiret orit konginde chebiret ngungunyek kounii kokaikai amun kigerger minutik komnyeeee

Achame bander chuu chep (Kenya seed) amune ngekol. pandechutok kobitos komnyee neaa

Olekipaitai ngororek, ngororek kikari Eng arawek. somok ngekor ngororyet koetu (haraka)

Agere bek che chafu, chebunu paiput, bechu komiten kitilili ak agere biik chebendii ak agree solait nekiboisyen kichute beekchuton chu

Ageere boiyot neo nengotishie, boyondoni kongotee chotok yon simabwa tugaa, sikongemak amitwogiik chekikim en imbar, boyondoni komi kongotisie, ak ko ngote kityok momi chi netoretii boyondoni, ngotishie ineken

golsettab marakwek ko boisiet noto nebo kamanut ago ne nyalunat amu golsetab marakwek kibati mbaret agelelech mbaret kobek tumdo asigetai gegol marakwek gongegol marakwek eng imbaret ne mami tumdo kobwane marakwek kapsa

Pa kamanut minuti chuu tugul amun minuti chuu ko mauweek mauwek. alak. koonee tyangik. mauwek. alak.ko kericheek chekipaisheee Eng sapet

Ageere ainosiek chemiten yuu, ak ageere keetik chetonondos, ainosiek Chu koboishien biik kotoche beek, ak konyon koyee tugaa ak bechu koboishien biik, bechu kibisisien en mbaronok.

Agereee amitwagiik chutok chemitei meet damaging chuu komitei meset sigobit koal piik

Agereee amitwok chotok chemii glasiit anyinyeen mising amun anyiny kwam. lagook ap.kasari kokas koanyiny

Okere mauek mauek kokororonen ochome mauwat amun mauwat koinakol nyokoboishen tiongik alake korue orit yoton yon kororonen mauwek

Ageree abutanik ab Tuga Che amii biiik Che kakiton aton. ame biik.si gobit kobiyo

Chuu ko amitwogikAgere tugun chechang chemiii Yu lagook ap.kasari konngiam amitwogi chuu koanyinyeen

ole kikoldai matundechu matundechuu kekolee, semberchin ak kerip maaam taritik ak tiongiik. Ingorurio kekesee ak kekondor

Ageree minutik chemii yuuu. Kipoishen eng ngalek ab somanet

Boishoni ko kipiit ndisiot. Ngopit ndision kekole ak keam. Nngeam ndisiot kokararan.

Boisoni kipiti minuutik. Kituutani mauat ingo piit kende (tubes), ingoyam kekoll kealda ak kemin

poo kamanuut ako nyalunoot keyai boishonii amuun imuuch kenyoor ketikk che ter ter ako imuuch kenyoor matundiat na keraran.

Ageree minutik chotok. Boishee kanetik konetishei sikopit konai miandap minutik.

Ageree robuonik che ka kitutan sikopit kekol. Rubuonik chutok ko kararanen

Ngomnotet nekiboishien en yu komoche garik chechang, moche Garik chekiboishien chekiripseen en imbaar komayaakituun. Beek chechang ko garik chebo komonut chekeboishien en yutet

Ageere ketit ne koplat ako ketito kotindoi logoek ako logoekchi kp kararan nia ang kokararanene keame logoekchi.

Ageere minutik chotok che ichekei che nyanyek cheminatin ako kakirip koriipok komnye, kakinde keturek cheyome koye kastoi. Nyanyechu kochang akose.

Bo komonut tuguchu tugul en anendet, amun kiboishien mauek alake, ko amitwogiik alake ko kerichek alakee, chang che kerichek en yuton yu,

Bo kamanut boisioni amun, kipole keringet akinde paipit akinde kounitokni asike rongchin beek, ak kerongchin beek konyoru beek haraka itei tigitik haraka akomnye ketit.

Kibotii ngwony komie ak kebunech, yon kakebunech I,itakibaatkibaat ak kisteot suswek ,konget ngungunyek icheket chekeboishien en kobotisiet

Bo kamanut ingwek, bo kamanut karatiek, bo kamanut kitunguik akobo kamanut mkwaraenik. Bo kamanut tugul eng yu amun tugul keame ako tugul kepoishen eng borwek chok ako tugul kora, ngialde inyoru rapia, ko kinyoru rapia komuch iyae tugun chekuket ko pole pole ak iaam tuguk ko mutyo.

Agree mauwek ,mauechu kokororonen, mauwek Chu kochang, mauwekchu ingechob komie akekes akealdaa korabiat nekararan netos iboishien

Komonut ngamun ingobwa biik nyon kotoche beek en yu ipkoboishien en korenywan bo komonuut missing amun biik chechang komotindo beek, nyon kosile beek sikoib koboishien, komwetishien ak koyee

Kikure maberek ,maberek ko minutik che anyinyen tindoi lokoek chekeame maberek keame maberek akokirindoi rupet maberek ko kerichot maberek kwame bik ako kab kealedoi kora ngo ngialde maberek kuchekuket inyoru chepkondok

chuu ko kaawek. Kaawek inge kees ke kondori komyie sima yakitu. Po kamanuuut inge kondor kaawek komyie

Agere suswek. Susweek chuu ko ke teryio en ingwony. Susweek chuuu ku ame tuga, negoo ak ingokenik.

Agere minutiik chemiten tabantaban mutaroit, minutichu ak agere keetik, kominutichu as is kobo komonut amuun agere ale minutia cheingetem kwame tugaa

Keetii ko kerchoot ne ki goree gee ,ame tugaa ,istoii tiongik chemii moet ab tuga. Ni ko kerchoot nebo kamanuut.

Bo komonut kebai tuga. Noo ko teta, agobo komonut kebai teta amun teta kogonu chego, teta ko pendo, teta kora ko mung'aret, ng'ialde, ng'ibai tuga chechang' sialde, inyoru rabishiek chechang' che imuch iae boisonikuk. Teta kogonu chego, chego kealdai agelue

Chuu ko mukwarainik. kigoleee olee miii beek chechang ako nyanyawet siko biit komyie

Mukwarainiju kochang' mukwarainiju komakat kesember ,ngesember mokwarainik korutu komie ako ngorut mokwarayat agenge kealdae angot siling tamanwakik taman amuk mokwarainikju kwamitwakik chebo kamanut kiamdoi chaik mukwarainik

Ageree logoek che kanam chito en iut. Tindoi katook che torei biik si matkonaam biik ako ngem

Chuu ko maragonik. Kiyoi en maa ak keam. Kiamdoi amitwogik cheu (chapati, mchele) ak tukun alak che anyinyeen

Ki ngoyoe boisioni en betusiek kyuk chetai kokiyoe kouniton ni kiakole akobisisie ko ngobis boisionik kouni kobitos komie boisionik chu kokororonen ako boisionik che nyolunot keyai. Boisionikab ngwek kabisa ko boisionik alak cheter kororonen akobo komonut

Bo komonut kegol ing'wek, ng'a amun ingwek kwame biik. Ng'omami ing'wek, komami kiy ne keame. Kararan kot missing kegol ing'wek, kosir kegol chun alak amun chutok che keboisie eng' sobet nyo

Agere keturek chechaang che ka kinde (greenhouse). Keturek chuu kii parkani ake puruch ak ngungunyek mutai ka kigol minutik ko rutu komyie ako pityo

Boisoni ko boisetab kasari, boisoni ko katutanishiet nekiboisie en kasari. Mi lolotunwek che ketutanishie en kasari, ko chutok, notok missing' keboisei um en kasari. Ko nguno alenjini chito koboisie tugukab kasari

agere mauek agakere bandek ,agagere ndisinik cheloen agagere ketik chetonondos ,go viasik chu kogagotaptanso go bandek chu komi agagere ketik ak ndisinik, nguno mamagat gegol viasik ak bandek eng kimasta agenge .magat koeta age ndisinik ,koeta age bandek koeta age viasik

Ngager amitwogik che kararanen cheuchu aboiboitu. Nyone kiy, nyone kiy metit nebore nding! Nyone boiboiyet metit nyuu ngager amitwogik che kararanen kouni. Woiye anyinyen amitwogik chu, ago ng'aam kapsaa akase, yaani akase ko abaibai

Akere sigenget ak akere ketik ako mauwek mauwechu kokararanen nka maswakatin mauwek alake akakere mauwat nakamila ak tairishek che kakisal Kamila angot tairit nesalat

Achame boisioni nieb kabisisiet amun kabisisiet koyoch ibis ngwekuk sikobityo komyie. Achame boisioni amun moboisiet neui ama kibirtochingei, boisiet nekiyoe ak muguleldo, kiyoe ak muguleldo agenge boisioni sikobit kobityo komye minutik kuk.

Boisioni ko kabatisiet. Kabatisiet eng kamasieb olinyonet kiboti imbaret kou nitoni kabsa ako ngibat kelelechi malelech chichi, magat kelelech imbaret komyie .Mbaret nelelechat koroisi kegole ak koraisi kobityo minutik haraka.

Akere banyek chekakimaa en ketit. Banyek chu kakimaa simobulyo; ngemaa banyek kouni komobuldos ako motoe kalyang'ik ako ngemaa kouni keome kotkoi keny. Magat kemaa kounitok ni banyek sikotebi koikeny.

bo komanut ngegol ketit ngegol ketit koetu, ngoet ketit gogonu koristo ne gararan ,gechut koristo ne kararan .kararan ketit kabsa ,ketit kokure ropta ,gongogur ropta gorobon

Akere kechiryet nerue kechiryani ko kakopiyio kechiryani ko kakuru mitei ko konguni korue manget ale

Boishoni anetii chito, chito nekobotindet ak chito neribe tugaa chechang alenyini makat kotebii kounitok kindoo chogoo sikoyomyo sikomorobochii ak tun kenganyin tugaa

Kiguuren sotet ak keguuren teret, sotonii kerongyii chegoo koteronoo kekeren sotonii simobolyo chegoo anan kosimayaakitun

Indokeer logoek chekororonen chekoruryoo kouni aboiboitu, ndaroo kouni alongu akosee takiam ak akase takikol akine, ndaroo inakol akose takialda ane aldoi chon

Olenyini chito kogol ingwek, akondo mootinye mbaret chito, kogole kokonde ngungunyek karaisiek ak kogol ingwek kounitok nii

Cho ko bandek che kekeng'a chemi choge. Bande chu keame, kealdoi ago bandechu kakeng'a ame tuga ak kwame biik. Bandechu ko koraranen kagoek poshek koraranen kot missing.

Chuu ko chepkertok chepkertok ko pitunitin missing en korenyun Chang kot missing ome bik koik ingwek Kwak kii ome tugaa, omitwokikab tugaa omitwokikab pleko kii akwome ngokaik kokeny

Akere sotet ii, akere biik, akere kitonget, akere muganget ak akere burwet ak akere karait nekokinde sotet orit ak akere biik chekatamach kochang'a ak akere kitambaet

Betusiek chu, keruri beek, keboisie kichungit. Keny, ko kikiboisiei korokoret, ang ole miii koristo, lakini betusiek chu, keboisiei kichungit kiruri

Agere chito nekaib ingwek eng keut ii, akagere baibai, akagere ingwek minutik chebo mbar. Ole kiyoitoi boisioni ko magat kesember ii, kigutyi ng'ung'unyek ii kerib mat konam mat korikchi tuga amun ngorikchi tuga koyoche sikwam ingwecho akong'em ingwechotocho.

Ageere robwonik chekiboluu, robwonik Chu kotindo tigitik chechang, ako tigitiot ab robwoniot it konotok neibu robwoniot, ngoet koigu robwoniot. Koraran robwonikak anyinyen

Ei, Chu keboishien missing ngebwa olinyoon, kindo mbaar simaab tugaa metoek i,ak kerongyiin olonolon simabwa murek kot I,

Agere biik chebole ngungunyek I,wosuu ngungunyek ak koyumi ngungunye, ak agere chito nenyone, agere kalach chepkulet chichitok agere mokomboik oeng ak agere konguruksei biik koyumi ngungunyek, ngungunyek chutok chu moche sikoboishien bichu

Amitwogik chu kekonori kendoi choge ole kaitit. Nginde choge amitwogik chu komayamdos, mabuldos, amayaagitu, makat kinde choge amitwogik chu asigo kararanitu akotebi kot koek keny kot koek missing kokeny

Ni komeset, ni ko ole kitutane, kitutanishie. Kitutane, imuchi kitutane ketik, ngwek, kot missing keboisie kitutane ngwek amu ngwek komamachei ole oo, ngwek ketutane ole kitikin

Ageere chito netiemei kongiis oinet, ngise oinet sikoba beek komye, agere kongise kongisen mokombet, akangis oinet Chichi koistoo beek

Achome boishoni,,achome ingesemberchi bandek, bandek ingesemberchii kobiite komie. Ingoam timdo bandek komonguu tugul, bandek komagat kesember I,kisemberen mokombet ak kesemberii komutyoo, ak momoche haraka semberetab bandej

Agere chepyoso nekalach lesoyot, ak agere thamosiek oeng, ak akere ainet nitok nesilen beek chepyoset, agere koinyii ak ingoiny komongu beek, bendii thamosisiek ak agere timdoo nemiten olindoo oliin

Bo komonut kegol maraagwek, ngamun ingegol maraagwek I ko amitwogiik, ako maragwek kochome bik chechang, tindo matundek chekoron maaragwek, ak ingegol maaragwek kimuche kealda kobaa emotinwek alak

Akere chito nee inyoik tuga kanyoindet ab tuga Ruchin kerchek tuga si kobit kosob tanyitak ko komianii Nguni komii che inyoi aka kere biik che kere ole kinyoitoi tuga

Boishoni kechobe maaragwek, kichope imbaret Nebo maragwek, ko kibooti mbaret nekaran I,si mutai kesemberii komaui, ngunon akere maragwek chu ko sembereton I,ak kinye konde tabtook yekakonde tabtook koruryoo

Achome boishoni, chon ko bandek ak agere chito nekotokyii chepyoset nii bandek, kirongyii bandek chebiret komaam kit, ako magat kinde chon alak

Mamakat keyai kounitok nii, ngamun ingerokyii beek kounitok nii ko kakingeem, makat keboishien indoisiek kerongyii beek minutiik simatolileen beek, ngamu ingotolileen beek minutiik I koyaakitun.

Agree biik peng, agere chito agenge konde tikikiot mokombeet I ak kailach kinyira. Ak agere age koribiis ak mii kochobee paipuut, mi kochobe paiput notok paiput nitok koibe beek kobaa mbarenik, kibisisien

ki oyoe boishoni Bo kechirek netai, ko kikotounen kechiriek agenge, atou abai kechirek abai kechirek bokoi koik seree. Abai kechirek aalde angetu ak kechirek angwan ko inguini ko kararan

Bo komonut keton ngwek. Ngwek che tonatin ko kararan amun, kiame komyee. Momakat keo ngwot kotomo keun akotom keton. Kiuni ngwot, ndakiton, kotonak komyee

Chuu ko pandeek cheborosinik ngepir kemoeee ,anan kekindor Eng NGO KO ngekondor Eng NGO kemae sikoek kesweek

Betut nekiatau abale ngweny achabe ale kikole amitwagik, kokiabal saishek oeng ngebal saishek oeng ibale komie akeboishe mogombet age negikure umait

Akere cheboiso nekalany ketit barak kalany ketit barak sikomuch ko choror chorori sikobit komye ketit ako ner ngechoror ketit konere akomuchi koek kwendet ne kararan anan kebet koek baoinik kokonu baoinik chenyigisen ako kororonen

Agere chepyoset nekalany ketit chepyosani kotindoi panget akomi kochorori ketitni ko ngechoror ketit konere ketit. ketit nechororoot konere kot miising' amun ketit koner, ngoner nebetishie kometinye ng'al

Chaik cho, kechobe eng' maa. Chaik cho keboisie majanik, ak sukaruk. Akinde tangawizi. Kipuruchi chukchotok tugul eng' saburiet agenge, akelal maat kotko chemukan. Ko ngo chemukan kokakorurio, koamchei kee

Agere kechiroik che kikee. Agere chito ne kee ko chepyoso. Chepyosoni kokanam kiy ne kechin. Akagere kechiriet, arwetab kechiriet, mechei kochuchun. Chuchuni sikobiit kekei kechiriet. Ko chekob kechiriet, ko kerichek.

Agere teta ne kilate akewate. Kiwate teta sikobiit kokon kichuurik. Kichuriik ko kokorotik. Korortik chutochu kikure kichuriik, ipkechape eng' maa. Kongechop eng' maa keame. ko ngeam kegure kichuriik

Aneti chito ole kitutondoi ngwek. Ngwek ole kitutondoi, kechobe ole kikuti ng'ung'unyek, ole matia, ole kitikin kityo. Ngekut ng'ung'unyek kunii, kobitos komyee nea

Akere kechiryet ne miani keriiyoni komianii magat kekur kanyoik nyi Konya kechiryoni ngo makinya akoi komee ak ngo Mee kokon kasit ange

Agere olong'ait, olog'ait ole kichaptai kechabe muita.ak agere sugutit, sugutit ole kichaptai kechabe muito at bakoiyot. ngechab sugutit sigebir kobarei mbum mbum mbum. Kararan nea sugutit.

Agere sekemik. Sekemik chu, komitei kochope kumiat. Kumiatab sekemiat ko anyiny. Chobee sekemik kumik. Ko ngochop sekemiat kumiat, keame

Akere teta neo nia ak akere kerichek ab teta. Kerichek chu eb teta kigore tuga, ngokaik, pusisiek ak tukyan tugul chon kiboe en kaa.

Akere biik cheminye kokwonye beek eng aino kotochi njirenik .Biik chuto chu tochi njirenik kotochi njirenik sikonyor amitwogik kwai cheome, akot olan tugul komi alake chebune melit buch.

Achame kipsongik, kipsongik, ngemaa ko kipsongik, koeku, koeku beek. Ko ngipkeng'aa beek chotok bo kipsongik, koeku beek boshek chotok chechobe, kichobee musarek. Musarek koee lagok

Cho komosongogik, mososngokik kechopee busaaa. komi mbar kunoo mososngogik iii, ketile kikototri napa parak .ko ngekotor napaparak ngepirto komang bek bek chepo mososngokik.

Chu ko robwonik ak mogek. Mogek, kemine. Ko ngemin mogek, ko mutai nyikealdoi. Ngoechekitu mogek, keame. Ko ngeam mokiot, keamdoi chaik. Anyinyen nea mogek

Akere biik oeng' chekalach ngoroik chebiriren, mi kobale robwonik, robwonik chu koechen oo ngoechen robwonik komi alake chemi ng'wony ak komi alak chemi suberet, chemi suberet kotililen, chomi ng'wony kotomo kiun.

ole kigoldai pandek eng gaa, komakikolei kenchiriti kinguruchi. Kongingururkei igole pandyat komie nea , ako magat kokelach gumboot simachutin vumbit.

Chu ko njuguk. Achame boisiet ab njuguk amun njuguk kou marakwek ako ndayakamano komoche boisiet nebo barak; moche komi chito yotok sait ak sait sikoker ako ribribe.

Kingotou akole sukuma, ngwek choton chekimondoen en kokwoni, sukuma ko amitwogik chekimondoe kiibe agoi emotunwek ab sang'.Sukuma ichu kegole ak kemine ak kesemberi simoib tumdo.

Agere chito ni ribisi kobute ngwek. Ngwek chutochu kekure spinach. Chichitoni koribisi, agobute ngwek. Ngwek kebute komutyo, makiskchin haraka amun ngibut haraka ngwek, ngichokchi ngibut ichokchi, ngwek kokeng'em . Konging'em ngwondo notono koibe

Chuko kitunguik. Kitunguik kendoi kit niundurot netindoi kwonyik chechang. Chebiretab kitunguik, kealdoi agogali. Kitunguik keibei, kende choke olekaoiti, mamakat korobanji kitunguik amun agoi koyagegiku.

Karik chekiboisien keribe nyanyek kochang' nia; karik chuto komache kerichek cheribe mat konam myonwogik. Nyanyek kotindo myonwogik chechang' nia nguno komakat kerib myonwogik choton cheinege kou.

Cho ko matundek che kikure maembe, maembe ko matundek che nyalunotin eng borwekchok, maembe kesemberchin ii, ako maembe kekole ak minutik alak, akeribe mionwogik manam, ko ngonam miondo maembe ko mee.

agere chito negole nyanyat ,ak agere chito negere matundek choto chekikure paipai. paipai ko matundiat neo nikiamei . Nyanyat kegole akoet, ingoet nyanyat koegu nyanyat ne kiame.

agere chpyosos nesopsosi ndisiot ngotko kokosop anan ngotkokokorur. sapsabi ndisiot sikopit kotil sigoip ipkonus anan kosus ndisiot kinusi anan keam kotuon. angiam kotuan koyachei iam kotuon koyachei isus eng maa.

agere avocado chemitei factory. ovacado ichutachu kengae sikechopee mwanik chotok kiilege ak alak chekipoishe eng maa mwanik chutachu kokorononen amuu kichopee avocado. ovacado ko matundiat nekararan.

agere chito nemii kosutee ovacdoo, kisutee ovacado ya kokonam myanwagik, chichitoni ko kabatindet nee nyalunat amuu kanyo koraa ovacado chechii kole kakonam tyongik ko ngunoo kokagonyoo kosute e gerichek chotok cherunatin

agere chepololonik chechang kakipunu kekese eng mbar. ko ngeges eng mbar, kialdoi ko ngealda kenyoru chepkondok, ko chepkondok chotok imuchi ioktae paishonekuk anan igelegei.

ni ko matundiat ne kikurei majtundiat eng kainet. Matundiat ndani, koanyin mi matundiat ne ngomarurot komaanyiny lakiini ngo kakurur matuandiani koanyiny nebo kamanganut ,anyin missing.

nii ko matundiat negiguree mananasi, mananas keuni , ngeun mamans kebaishe rotwet ne ngatib ketonatoni egeista mogotyet nebaa sang ngeoista mogotiet nebaa sang komii subuk che randagee , ngunoo kendai saburiet simabaa subucho subuchotok keyee

Okere chito netononi en imbari, imbaret tab bananas ako Mii kokere topeni bananas nerurot ak okere kalach saburonik ak okere indisinik che Chang ak okere mananaa che Chang nia.

agere ndimiat nee rurat , eng negaruru missing ago magat keib keton agee amm ago ngwan missing ndimiot kimagat kemam ndimiat nee ngwan